Kũhũrwo mbica mũikarĩte handũ, mũikarĩtee yaani mũkenanĩire nĩ wega mũno, tondũ nĩma nĩũcokaga kũririkana ũrĩa mwehanaga mĩaka ĩyo. Tarĩu ona kana kangĩhũrũo kena mĩaka ĩrĩ, na kana kau gakũre gakinyie ta mĩaka ta twendi, kangĩonio mbica ĩyo nĩgakenaga mũno, kuona ũrĩa kahanaga. Rĩu mbica ĩno nĩ thaka mũno. Nĩũrakĩona maikarĩte wega marorete nĩacanjamũku mũno. Harĩ bata kũririkanaga maũndũ ma tene, tarĩu wathiĩ handũ. Na nĩkĩo wonaga athũngũ aingĩ moka, makoragwo na kamera, makahũra mbica, makahũra mbica akorwo nĩ ta nyoni, makahũra mbica, rĩu ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno nĩkũririkana. Tarĩu athũngũ macoka kwao, mathiaga, mũndũ aikarĩte thĩ, akerorera mbica icio, akona ũrĩa kũhana, ta rĩngĩ nĩ mbica cia tene eta kĩrurumo. Kĩrurumo nĩ kũndũ kũgũaga maĩ, nĩwona, aka akona ũrĩa kũhana akeririkania, akeririkania maũndũ maingĩ mũno kinya akona njogu, akeririkania ũrĩa ahanaga, na nĩũndũ wa bata mũno kũririkana ũrĩa mũndũ ahanaga mĩaka ĩyo. Riũ ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ wa bata mũno.

Haha nĩ andũ atatũ, arũme atatũ na andũ aya atatũ-rĩ mena mabuku. Na ndĩrona taa ta memũcemanio-inĩ , na maracirĩra maũndũ marĩa moothe mekĩte, kana maũndũ marĩa mothe megwĩka, na nĩgetha mabange mandũ mao. Nĩũrakĩona mena mabuku, hena kaũndũ mareciria, na mareciria kana nĩ kega, kana nĩ koru, mageciria atĩrĩrĩ, tũngĩka atĩa wegega, na nĩgetha tũmnye ũrĩa tũngĩhota gwĩka ũndũ ũyũ na ũgacĩre, ũgacĩre na nĩgetha maũndũ macio-rĩ makorwo makĩagĩrĩra. Nĩũrakĩona hena metha, hena gĩtĩ maikarĩire, na nĩma nĩtamarerorera nĩtaharĩ na andũ angĩ, maikarĩte mathikĩrĩirie ũrĩa, ũrĩa acio angĩ marauga tũtirakĩmona, no nĩtahena andũ angĩ, marathikĩrĩria ũrĩa marauga, o mũndũ akaheo kanya, nĩwega kũheaga mũndũ ũngĩ kanya na nĩgetha akaria, ona aria-rĩ, ndũgagĩtinde ũkĩmwĩra atĩ ũguo ti wega, aca. Mwĩre nĩtũaigua ũrĩa wauga, na nĩtũgwĩciria ũhoro ũcio. Rĩu mũgagĩciria mwĩ hamwe na nĩgetha maũndũ moothe

Kũgerera andũ arĩa mandĩkaga mabuku, no matigage gũthiĩ mĩkawa-inĩ ĩno mĩnene kũrugĩrĩria mabuku mao kuo na no moke kũndũ ta kanitha-inĩ tondũ kwĩna mĩhĩrĩga yothe, kwĩna andũ a age o yothe, na moke marugũrĩrie kanitha-inĩ mabuku macio mao. Makauga ũrĩa mekĩte, makauga ũrĩa mekire nĩgetha maambĩrĩrie kwandĩka ibuku, na makauga nĩkĩ mandĩkĩte. Rĩu ũguo nĩ mekũgucĩrĩria andũ aingĩ na andũ a mĩthemba yothe, andũ a mĩhĩrĩga yothe tondũ magĩkoragũo makanitha-inĩ ta kanitha wa P.C.E.A wa Catholic nĩ ũkuĩte yaani mĩhĩrĩga ĩyo yothe. Rĩu mangĩrehe kĩrugĩrĩrio kĩu kanitha-inĩ andũ no mamenye kwĩna mabuku maandĩkagũo, kwĩna mabuku nginya mangĩ, ona to o mangĩũka kwĩna andũ aingĩ. Rĩu nĩ wona mathiaga kũndũ andũ matingĩkinya kũu andũ yaani ona matihetwo kandi cia gwĩtwo. Rĩu nĩnguonaga mangĩrehe kanitha-ini na marugurĩrie ibuku riao kuo, rĩu nĩ mekũhingũra andũ meciria na mona haiya nĩ kwandĩkagũo, no tũthome, no tũnyite ũũ na ũũ, ũguo nĩguo ingĩona kwagĩrĩire, andũ magĩũka hamwe kanitha-inĩ rĩu...

Kwaranĩria nĩ gwa bata. Tondũ rĩu rĩ, ona nĩ ũgũkora atarani makiuga atĩrĩrĩ, mũthuri na mũtumia rĩ ti wega matinde magĩikanĩria ciugo kana makĩrumana, no nĩwega maikare thĩ, moranie atĩrĩrĩ, nĩ ha hathũka, makaranĩria na makaiguana. Kũngĩkĩrema rĩ, nĩ mathaiga gũtarwo nĩ atarani, atarani nĩ aingĩ. Nĩ macaragia atarani na ma, magatarĩrio atĩrĩrĩ we rĩ mwena waku rĩ ũrenda atĩa nawe rĩ mwena waku rĩ urenda atĩa. Ĩĩ tũngĩka ũũ nĩũndũ wa ciana narĩ cikũre rĩ, tũngĩka ũũ rĩ tũikare na thayu rĩ ithe tiguo wega makĩria. Rĩu magakĩaranĩria, magatua matua marũmu na nginya ta gĩcagi-inĩ rĩ andũ nĩ mahĩtanagia ta rĩngĩ mbũri nĩ ĩthire kũrĩa kwene, rĩu ũgakora atĩrĩrĩ, nĩ kwaingĩra cira. Rĩu kwaĩngĩra cira rĩ, rĩu nĩ matuaga matua ma gũthiĩ gwĩ ciBũ. Mathiĩ gwĩ ciBũ rĩ, ciBũ nĩ ekũaranĩria nao na moranie atĩrĩrĩ we rĩ, mbũri yaku nĩ ĩgĩtuire kĩrĩhe mũndũ ũyũ rĩ tondũ nĩ neighbour yaku ĩ, na nĩgetha mũikare na thayũ na nĩgetha rĩrĩ ona mbũri yaku ndĩkanatue rĩngĩ, gũra mĩkwa mĩega na nĩgetha ndĩkanatue rĩngi. Ũguo nĩguo Gĩkũyũ-inĩ twĩkaga.

Gũkũ nĩ kũndũ horo, kwĩna mũcemanio. Nĩũrakĩona kwĩna ĩtĩ, kwĩna andũ aingĩ mũno, na kwĩna mabuku maingĩ, kwĩna maĩ maranyua, nĩ ta mũcemanio wa andũ, nĩũrakĩona nĩ andũ anene, nĩ andũ mena tũindo twao nĩ andũ marĩte makahũna na nĩũrakĩona kinya mena TV, mena itĩ njega mũno, kwĩ angĩ maikarĩte haha thutha, kwĩna thimũ, yaani nĩ ta mũcemanio ũrathiĩ nambere, na nĩmaragĩcĩrĩra maũndũ marĩa mothe marakĩenda mekwo kana mekĩte.

Ũndũ ũyũ Gĩkũyũ-inĩ wĩtagwo Kũrenga Kiande. Kũrenga kiande nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthuri na mũtumia mona nĩ makũrire na mona atĩrĩrĩ, nĩ marĩkĩtie kũhanda ĩthĩgĩ, nĩ marĩkĩtie rũracio matĩna mothe, na rĩu mũthurĩ ũcio rĩ niona rĩu ũyũ ni we na nĩ we akenjerũo mbuĩ gũkũ gwakwa. Kwoguo mũthuri nĩ atuaga matua marũmu ma kuuga atĩ, nĩ ngũthiĩ kũmũrengithĩria kiande na nĩgetha ndĩmũtĩithie kũrĩ andũ ao na kũrĩ andũ aitũ. Rĩu mũthuri nĩ ekaga gĩĩko kĩu, gĩgakorũo gĩ kĩega mũno, magakenanĩra mũno na nginya mũtumia ũcio akona na nĩ ma, ngenjerũo mbuĩ gũkũ ndahikire ona ndiehĩngĩcire. Kwoguo ũndũ ũcio nĩ ũteithagia mũtũmia mũno. Na no nyende kwĩra athuri arĩa angĩ, racĩriai atumia anyu, thiaga kwao na ũtĩithie mũtumia ũcio waku tondũ niakũreheire ciana, nĩmũgĩte na maũndũ maingi, tondũ kwĩragũo ũngĩkona mũthuri handũ na nĩ agacĩrĩte, he mũtumia thutha wake. Kwoguo nĩ ma, ũguo nĩ kwega mũno kũrenga k...

Ĩno ĩtagwo gonjeti na ĩhandĩtwo handũ mũgũnda-inĩ. Nĩ ũrakiona ũrĩa ĩthakarĩte ĩĩ mũgũnda-inĩ nĩ kuga nĩ ĩhetwo thumu, nĩ ĩhetwo bataraitha na nĩkĩo yagĩrĩte uguo. Na gonjeti ona no ũrĩanĩrie na indo nyingĩ mũno, no ũkerere ka mucere, no ũmĩrĩe ũguo ĩtarĩ nduge ũtinagie tuceke tuceke tuceke, na nĩgetha ũthondeke ka bitharĩ yaani kanyamũ getagwo kachumbari. Na nĩgetha ũrĩe na no utukanie na nyanya, no utukanie na hoho yaani no ũtukanie na kila kĩndũ na ũthondeke kachumbari kega mũno. No ũmĩrie na ona no ũkerere igũrũ hĩndĩ ĩyo gatheri-inĩ yaani ĩno ĩtagwo gonjeti na nĩ ĩrĩ bata mwĩrĩ tondũ nĩ ĩteithagia mwĩrĩ na nĩ ta itunda, nĩ ta itunda tondũ o ũrĩa ũrarĩa, no ũmĩrĩe ĩĩ njĩthĩ na no ũmĩrĩe ĩ nduge, no ndĩendaga kũrugwo mũno tondũ ningĩ waruga mũno rĩ nĩũkũraga kĩ? Nĩ ũkũraga maũndũ marĩa magĩgũteithia thĩinĩ wa gonjeti. Koguo rĩ, nĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ, wakeraga gonjeti rĩ ndũkamĩkĩre direct mwaki-inĩ.

Haha nĩ handũ bara-inĩ na nĩ ũrakiona hena mũndũ ũkĩte na wheelbarrow atindĩkĩte wega nĩ ta arathiĩ kũgĩra kĩndũ ta mahiga ũguo. Nĩ ũrakiona bara ĩno nĩ ta ĩrathondekũo, kwoguo nĩ aragĩra mahiga ma mĩena-inĩ. Nĩ ũrakiona hena mbaũ hau mwena-inĩ, nĩ ũrakĩona hena nyũmba cia mabati na ciirigĩirũo na mabati. Nĩ ũrakĩona nyũmba ĩno ĩngĩ ĩna nĩ ya mahiga, nĩ ũrakĩona harĩa mbere hena andũ marũgamĩte hau, nĩ ũrakĩona hena mahiga, hena bara. Na bara ĩno rĩ, ĩroneka tarĩ hĩndĩ ĩrathondekũo wega kwanza kũrĩa mĩenainĩ na nĩ ũrakĩona mũndũ ũyũ nĩ arerutanĩria mũno narĩ one nĩakinyanĩria marĩa arenda. Tondũ ũngĩona mũndũ agĩtindĩka wheelbarrow ũũ rĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ ena muoroto na nĩ aramenya atĩrĩrĩ, ingĩaga gwĩka ũũ rĩ, hihi ta ciana ciake cikũrĩa kĩ, hihi maũndũ marĩa mothe arabatara kana arabanga mũtũrĩreinĩ wake rĩ, hihi no makinyĩre? Kwoguo nĩ mũndũ arathiĩ agĩciragia atĩrĩrĩ, reke njĩke ũũ, kĩrĩa nguona haha rĩ, thiĩ ngonganĩrĩrie na o ũrĩa mahinda marathiĩ rĩ nĩngũkorũo...

Maya nĩ makorobia me mũgũnda-inĩ na nĩ ũrakĩona guoko kwa mũene nĩ kũratua makorobia tondũ nĩ ma nĩ maciaru o ũũ wega. Na makorobia maya rĩ nĩ mega mũno kwanca ũkĩrĩnyanĩria na tũirio ta gatheri, ta mũcere, ũkĩrĩnyanĩria nĩrĩũkaga wega mũno na ikorobia nĩ rĩega mũno nĩundũ wa mĩĩri itũ. Mĩĩrĩ itũ nĩ yendete matunda no ndũgakĩrĩe matunda mĩthemba mĩingĩ, rĩa rĩmwe rĩmwe na makorobia rĩ nĩmateithagia nginya ngothi, kwanca ũngĩoya ikorobia wĩmote ũthiũ weega nginya moko, ũcoke wĩikare ta ndagĩka ikũmi kana twendi, ũcoke wĩ hũre wega na tũmaaĩ nĩũkũnyoroka ũthiũ, nĩũkuona ũthiũ waku nĩ wacenjia kaũndũ na nĩũkũigua wega mũno. kwanca nĩũrakĩona mũrimi ũyũ ũrĩa arĩmĩte wega, nĩ owĩ kũrĩma makorobia. Na makorobia o na matiendaga maũndũ maingĩ, bata wehererie karĩa hau thĩ na wĩite thumu hau thĩ na wĩite gabataraitha, wĩite thumu onaokorwo nĩ wa mbũri kana ng'ombe kana ngũkũ, nĩ mwega mũno na makorobia tondũ nĩwona makorobia mena mĩri, na no ĩkũgucia kĩ? maũndũ marĩa mothe me bataraitha ĩ yo nigetha kĩ? ĩgunĩke na nĩgetha ihote gũciara ũũ.

Kwenja maĩ na moko nĩ ũhoro mũnene mũno. Na nĩ ũrakiona mũndũ ũyũ aikũrũkĩte na mũkanda, na nĩ ũrabatara mũkanda wĩna hinya ona no ũgũre mwerũ nĩ ũndũ wa ũgwati wa gũtuĩka. Koguo rĩ, mũndũ ũyũ rĩ, araikũrũka na mũkanda ũyũ gũthiĩ kwenja irima rĩu narĩ one kana nĩ ekuona maĩ. Maĩ nĩmo ma bata mũno tondũ nĩ wona kũndũ kũngĩ gũtikoragwo na njũĩ, na kũndũ kũngĩ nĩ kũmagaraga mũno, rĩu magatua itua atĩrĩrĩ, reke tucarie maĩ thĩ ĩ, na nĩgetha tuona maĩ rĩ no tũrĩme namo ĩ, rĩu nĩgetha mĩtũrĩre itũ rĩ ĩgĩthiĩ na mbere wega. Rĩu nĩ ũrabatara kĩndũ ta rimbo ya kwenja tĩri ucio nĩ ũrabatara kĩ bucket kĩu ũgũikũrũka nakĩo na nokĩo ũgwĩkĩra tĩri ho, nĩ ũrabatara kĩndũ ta gĩciko gĩa tĩri wĩkĩre tĩri hau kĩ bucket -inĩ kĩu waikũrũka nakĩo na nĩgetha kĩ, ũhote kũhamba yaani wakinya thĩ rĩ, wenje tĩri rĩ, ũcoke wĩkĩre tĩri ucio rĩ hau rĩ rĩu mũndũ ũrĩa wĩ igũrũ rĩ nĩekũgucia tĩri ucio na aite acoke aikũrũkie rĩngĩ, o ũguo ũguo rĩ mathiĩ menjete na kwa mũnyaka mwega mone maĩ.

Mathako ma gũteng'era nĩ mangenagĩa mũno, ta ũyũ wĩna white rĩ erutanĩirie, arateng'era rĩu arona ta ũyũ wĩna yellow ekũmũcinda na nĩ wona we ehaha hakuhĩ, no ũrĩa wĩna yellow rĩ ekũraihu no maragĩcindana. Rĩu nĩ ũrakĩona andũ ũrĩa marũgamĩte kũrĩa nginya ĩgũrũ na nĩ ũrakĩona nginya kũrĩa igũrũ wa nyũmba kũrĩ ona andũ marerorera, no ũrĩa wĩna redi ona ndarerorera, ona ndari kũu, athire igũrũ akena mũno ambia kũhũra mbica arora na kũngĩ ona ndararora aya marateng'era, rĩu oyo rĩ ũkire mathako rĩ kana ũkire kũhũra mbica? No nogwĩkenera arakenera. Nĩ ũrakĩona nginya kwĩna marigũ, mũtĩ wa marigũ wĩ hau, wenda marigũ no ũrĩa. Ta nĩi nĩnyendete marigũ mũno kwansa ndamonarĩ nĩ ndĩmarĩyaga mũno mũno. Na nĩ ũrakĩona nyũmba ĩno ti ndĩku, kaĩ makarĩkia rĩ, narĩ marĩkie na nĩgetha ĩkĩingĩrwo. No mathako nĩ mega, nĩwega gũthaka kũnogora mwĩrĩ na nĩ ũrakĩona nginya amwe nĩ maĩkarĩte thĩ ndĩũĩ ka nĩ gũkĩnoga makĩnogire kũrũgama, mũna maĩkare thĩ, amwe me kũrĩa igũrũ no maĩkarĩte thĩ na nowega.

Ĩno ĩtagwo banĩ na kanyamũ gaka rĩ no karehe ũrugarĩ na no karehe heho. Koguo niĩ rĩmwe rĩ nĩi ngĩgĩthĩ mũrĩmo na rĩrĩa ndathire kuo rĩ nĩ gũkoragwo na ũrugarĩ mũno no nĩi to ndimenyerete nĩi ndaiguaga oroheho, rĩu arabu acio rĩ maingĩra kũu makarĩgwo atĩrĩrĩ kotaraigua ũrugarĩ na nĩguo kwĩna ũrugarĩ? Rĩu magakĩhingũrĩra banĩ ĩno nĩ ma ngatigwo ngĩigua heho ngarigwo atĩrĩrĩ rĩu ngũhoreria kũ? Niĩ ma ndathĩnĩkire ĩngĩkamenya gũkahũthĩra kanyamũ gaka nĩ ndathĩnĩkire mũno na mũico mũico nĩ ndakĩmenyerire rĩera rĩa kũu na ngĩkorwo ngĩkahũthĩra na ngĩkorwo ngĩgakenerera tondũ rĩmwe nĩ gekũrehe ũrugarĩ rĩmwe nĩ gekũrehe heho. Na ciana ciakwa no ndĩcigũrĩire kanyamũ gaka, rĩu ngĩmathambia ngakahingũra gũkagĩa ũrugarĩ, ndamahingũrĩra gũkagĩa ũrugarĩ ndamekĩra nguo rĩu ngakahoria, tondũ nako nĩkahũthagĩra thitima we, nĩkahũthagĩra thitima mũno, rĩu nĩkanyuaga mũno, rĩu wendaga ũgakahũthĩra o hanini na nĩgetha kĩ thitima ndĩgagĩthirange. Ũguo nĩ kanyamũ kega ko, rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ, rĩrĩa kwĩna heho no ũkahũthĩre.

Gũkũ rĩ, gũkũ nĩ ũtheru, ũtheru nĩ wa bata. Na nĩ ũrakĩona mũndũ ũyũ rĩ ainamĩrĩire rĩ nĩ ta mũtumia tondũ nĩohete njuĩrĩ, na nĩ arahũrĩra kĩndũ ndoo-inĩ ĩna maĩ na thabuni. Nĩ ũrakĩona ũrĩa ahũrĩte, nĩ araruta wĩra, ena kĩo gĩake, nĩ ũrakĩona haha hena mũndũ ũngĩ arũgamĩte haha mũberethi-inĩ nĩarathambia tũindo. Na kũroneka tarĩ thibitarĩ-inĩ arathambia indo cia theater. Na indo cia theater citiendaga itherũ no nginya ũcithambie wega. Ona tene nĩ ndaiguaga atĩrĩrĩ, nĩ gũatherũkagio cindano cindano nĩciatherukagio thitobu-inĩ kana gasi-inĩ cigatherũka wega na nĩgetha rĩrĩ germs ciothe rĩ cithire. Rĩu nĩguo ngugaga atĩrĩrĩ ũtheru nĩ mwega, nĩ maroneka nĩ mararuta wĩra wega, merutĩire na ngoro na mwĩrĩ. Na ũguo nĩguo andũ mekwendwo gũikara magaikara mena ũtheru wa mwĩrĩ na ngoro na meciria. Tondũ ũngĩikara ũguo rĩ ona mũtũrĩre waku nĩ ũgũikara wĩ mwega, nĩ ũgũkenerera gũtũra, na nĩ ũgũikarania na andũ wega.

Mũndũ ũyũ nĩ mwaki arahuha, na arahuha na kanua. Ngwĩciria ndarĩ na mũtũrirũ haha tondũ korũo ena mũtũrirũ rĩ, nĩguo angĩhũthĩra na mwaki no wakanange na ndakanyue ndogo mũno. Nĩ arakĩhuha mwaki, nĩ ta nyama araruga kana gĩtheri, no hau nja hena, hena ithanwa. Ithanwa rĩ, gwĩciria nĩrio atũmĩrire gwatũranga ngũ ici areka atĩa, arekĩra mwaki-inĩ. Na nĩ ũrakĩona atũmĩrĩte mahiga, nĩ ũrakĩona harĩa hena gataĩri, gataĩri kau rĩ togũkorwo ni mwana ũgũthakaga agatiga hau, ona ndũngĩmenya. No nĩ aikarĩire gĩtĩ, gatĩ gaka rĩ, gatĩ gaka aikarĩire rĩ, nĩ ka mbao na gakoragwo ge thĩ mũno na gakoragwo ge kega mũno. Nĩ ũrakĩona nĩ anyitĩte gacuma ga gũthogotha mwaki na nĩgetha mwaki rĩ wakane ũtige kũgĩa na kĩ? Na mũhu mũingĩ rĩu wakane wega. Nĩ ũrakĩona nĩ ta gĩtheri kana kanyama arakĩruga na nĩ erutanĩirie mũno kuona atĩ nyũngũ yake nĩ yahĩa na togũkorwo nĩ egũcoka akunĩkĩrie na gĩbati kana sinia na ũndũ ũcio wagĩrĩre makĩria makĩria.

Njiko ĩno nĩ njiko njega mũno tondũ ĩhũthagĩra tũkara tũnĩnĩ, na ĩkaruga kĩrĩa gĩothe ũrenda. Na nĩ njĩko ĩkoragwo na goro. We nĩ ĩkoragwo na goro tondũ yũmaga hakuhĩ ngiri inya nahau. No nĩ ĩkoragwo ĩnjega mũno nĩ ũndũ wa kũmenyerera ngũũ, kũmenyerera makara. Ta rĩũ ũngĩgũra makara ikũnia rĩ, nĩ ũgũthiĩ narĩo mũno. Ta rĩngĩ nĩ mũkawa-inĩ, nĩ ũgũthiĩ marĩo na ũtigĩrĩre, ĩtigĩrĩre nĩ wahonokia ciringi yaku. Nĩ ũrakĩona ũrĩa mũtumia ũyũ erutanĩirie, ndiũĩ kana nĩ tũmaĩ ekũhagĩrĩte, na nĩtwo arenda kũnyua, tondũ ena gĩkombe, kana gacai, okĩrĩa ekũhagĩrĩte. No nĩ ũrakĩona nĩ ekũhagĩrĩte na nĩ arenda kũnyua. Ningĩ nĩ hĩndĩ aũma mũgũnda na arenda gũĩka atia, gũikia kĩndũ kanũa. Nĩ ũĩ waũma mũgũnda ũkoragwo wĩ mũnogu, ũkoragwo wĩ mũhũtu, wĩ mũnyotu na no ende kĩndũ aikie ka? Kanua gake. So, okay.

Rĩmwe indo nĩ ciceragĩrwo tondũ rĩmwe nĩ ciũkaga na meri. Meri rĩ ĩngiuma kũndũ ta China rĩ, yũkaga na thikũ nyingĩ mũno na nĩgetha ĩgakinya gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. No mĩtaratara rĩ rĩmwe nĩ ĩritũhagio ũgakora atĩ maratathi marĩa mabatarĩte rĩ kana maũndũ ma yaani mĩtaratara ya kũrehe indo Kenya rĩ, ĩgakorwo rĩmwe ĩĩ mĩritũ mũno. Koguo rĩ mĩtaratara ĩyo ĩgacerithĩria indo ciaku gũkinya naihenya, Na ciarĩkia gũkinya gũkũ rĩ, he nginya igoti ũkũrĩha nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra indo icio ciaku. Koguo rĩ mĩtaratara ĩyo rĩ nĩ ĩthiaga ĩkoya kahinda karaya gũkĩra ũrĩa ũrecirĩtie ĩkuoya. Koguo rĩ no nginya weterere ũtuĩke mũkirĩrĩria na nĩgetha rĩrĩ, indo ciaku rĩ, indo ciaku nĩ ma nĩ njũku, na nĩ cigũkinya o wega no mĩtaratara ĩyo rĩ no nginya ũrũmĩrĩre. Ta kũrĩha igoti nĩ wega, kuoerwo kuoerwo mũhũri, arabu ũcoke ũrorerwo indo icio kana nĩ...

Miriamu witũ rĩ! ndakĩheo kĩheo gĩa gũthiĩ gũcera gĩcũainĩ na nĩ ũrakĩona ũrĩa akenete, nĩ athekete, ríu kambuni ĩno ĩretwo John Bau rĩ nĩo mamũhe kĩheo gĩa gũthiĩ gũcera ta rĩngĩ nĩ wĩra ararutire wega, ta rĩngĩ aragĩa project nyingĩ, cirahetũka nyingĩ na marona nĩ wega mamũtuge na kĩheo ta kĩu na nĩ getha rĩrĩ, mamwĩkĩre motisha kana mamwĩkĩre, yaani mamũhe rĩrĩ, kĩndũ gĩa gũgwĩkĩra hinya rĩngĩ, no ũthiĩ na mbere na no ũhutie matu, o ũguo o ũguo rĩ mamwĩkĩre yaani ũndũ wa gwĩciria atĩrĩrĩ, ĩ nĩ ma, to haha tu, o na harĩa, harĩa matu-inĩ rĩ, no nginye. Rĩu nĩ ũrakĩona ũrĩa magĩkenete, na nĩ egũgĩthiĩ gũcera gĩcũainĩ na akene, na ta rĩngĩ ekũrĩhĩrwo ndege, agerere rĩera-inĩ ũguo, athiĩ onete ũrĩa andũ makoragwo kũrĩa thĩ, na mũndũ nĩ akenaga mũno akuo nĩ ndege na maũndũ maingĩ, yaani nĩ ũrakĩona gũkũ nĩ ta obici.

Thirikari nĩma nĩ yugaga nĩ ĩrageria ũrĩa wothe ĩngĩhota kũgitĩra indo icio cia thĩiniĩ, kana nĩ ID kana nĩ passport nĩ ĩrageria kũgitĩra atĩ ũhoro ũcio rĩ, gũtĩrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũkinyĩra. No nĩkũrĩ tũrĩa nĩme, andũ matendagĩra andũ maũndũ mega, andũ meciragia o kwĩguna o enyewe. Ũkona mũndũ nĩ athiĩ nĩ aruta namba nĩanĩka namba ya mũndũ atĩ nĩgetha mũndũ ũcio arumwo, agĩrwo gĩtĩo nĩ ciana yaani erwo maũndũ moru mũno, no tondũ wa rĩrĩ, tondũ ũrĩa rĩ nĩ arutire na nĩ tondũ e hakuhĩ nacio, nĩ tondũ ena ũhoti ena ũmenyo no handũ ha ahũthĩre ũmenyo ũcio gũteithia na kũrora marĩa matũrigicĩirie na kũmenya atĩ mũndũ nĩ mũndũ rĩ, akeguna we mwene na ti wega ũguo. Ũrĩa wothe ũramenya wĩna ũhoti wa gwĩka ũguo to ũtagĩtiga maũndũ macio ĩ ũmeke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩ , ũteithie ona okorwo nĩ mũndũ ũmwe ĩ, na nĩ ũkaririkanwo, nĩ ũkaririkanwo nginya nĩ Ngai, ũteithie tu mũndũ ũmwe tu, o hau ũrĩ ũteithie mũndũ ũmwe tu na nĩ ũkaririkanwo nĩ Ngai, ũririkanwo tu nĩ mũndũ ũcio ũmwe. Handũ ha gũtwara ndeto rĩ handũ ha kũrũta...

Ona ndĩreyũria atĩrĩrĩ, Ngai! Rĩu egũkamũrĩra kũ na ndanarehe maĩ mangĩ matheru ma gũkamũraRĩu egũkamũrĩra kũ.?Ta ini, ndarĩ na bucket ĩngĩ kana kĩraĩ kĩngĩ, ekĩre maĩ matheru. Na nĩ getha nguo iria arahũra rĩ, aciĩkĩre rĩu haha he maĩ matheru. Na nĩũrakĩona nĩagũgĩtahĩte maĩ he na mĩtũngi hau. Ndĩrehoka he na maĩ thĩiniĩ, akĩoe mũtũngi ũmwe tu ĩ,ekĩre kĩraĩ-inĩ kĩngĩ, ihi! narĩ akamũre na nĩgetha ona nguo icio cioma rĩ, nĩwona citikuoneka mathabuni? Rĩu nĩguo niĩ ngwĩyũragia atĩrĩrĩ, rĩu ndagũkamũra kana arenda kũhũra ũguo?hu!hu! Rĩu na nĩũrakĩona nĩ mũndũ ũkũrugĩte gakima hau na he na tũmarigũ. Tũmarigũ tũu ti tũĩru kana nĩ gũcina egũcina kana agĩtherũkie. Rĩu nĩekũmenya ũrĩa egũĩka na nĩũrakĩona he na nguo kinya ingĩ atahũrĩte.No rĩu kĩeha kĩnene nĩatĩrĩrĩ, kana ũndũ ũrĩa ũrangenia rĩu egũkamũrĩra kũ? Kĩu nĩkĩo, thĩna ũrĩa ndĩnaguo rĩu. egũkamũrĩra kũ rĩu Ngai?

Nĩ kĩeha kĩnene mũno gĩũkaga meciria-inĩ, tondũ gũkũ kũroneka tarĩ kũndũ thibitarĩ na gũtirĩ na ũtheru ona hanini, na nĩ kũndũ kũrĩa andũ mathiaga gũthondekerwo, na ũtherũ nĩ wendekanaga wa igũrũ mũno. No nĩ tũkũria arĩa mehokeirwo, nĩ tũkũmoria na gĩtĩo kĩnene mũno, narĩkorwo meka maũndũ marĩa mehokeirwo wega, na nĩgetha maũndũ ta maya matĩkeyumĩragie, na nĩgetha mũndũ oka thibitarĩ, akainũka na thayũ, na ndegũkorwo na mathina mangĩ maingĩ, atĩ arutire thibitarĩ thĩna ũrĩa ũngĩ na atĩ athire kĩ? Ateithĩke acoke mũciĩ e mwega. No akinya kũu akongania mathĩna mangĩ akamacokia nagwake mũciĩ. Woi ndamũthaitha, reke mũndũ arute wĩra harĩa hake na erutĩre. Na tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ, kũruta wĩra kana kũrutĩra andũ wĩra-rĩ, nĩ ta kũrutĩra Ngai wĩra. Koguo andũ makĩrita wĩra, ndũkone mũndũ ũcio ũkwandikĩte. Ndũkone atĩ nĩ egũteithĩka mũno, aca. Ona kĩrathimo kia Ngai. Thutha ũcio warĩkia kũruta wĩra. Kĩrathimo nĩ gĩgũkuuma na thutha, ũkorwo wĩ mũndũ mũkenu mũno. Koguo nĩ ndamũria na gĩtio.

Aya nĩ atumia atatũ na kana kamwe na nĩ ũrakĩona mena theci na theci rĩ nĩ kũrĩma. Koguo me handũ mũgũnda-inĩ no he kĩndũ mararora thimũ-inĩ na nĩ kĩamakenia mũno. Na ũmenye thimũ ĩno rĩ ndikuona ta ĩkuonania okay, no yonanie mbica yo na nĩ marakenera kuona kĩndũ kĩu. Nĩ ũrona ũrĩa mathekete, nĩ makena na tarĩngĩ nĩ gabindiũ marona ta ka Dada Sarah, ta ka Wakairũ ta ga kubai, nĩ mũĩ ũrĩa tũratheka mũno thikũ ici tũkĩona kubai ũrĩa araria. Tarĩu ũmũthĩ rĩ ekugaga atĩa atĩ ndoĩ mathabu, ĩhĩ ekũragio atirĩrĩ, atĩ kana nĩ e, atĩ kana nĩ oĩ, ĩ ekũragio atĩa Ngai, atĩ kana nĩ oĩ, kendirikane, ke ndirikane.

Hĩ, ĩtĩ ici cirakwo na ũhĩgĩrĩru mũnene mũno, nĩ cia kwĩoya ũũ, waikara thĩ rĩ ũkoywo magũru igũrũ yaani ũgaikara wega ũtegũthumbũka. Nĩ njega mũno tondũ nĩ ũrabatara kĩndũ ta, mĩrukĩ. Ta gĩkĩ rĩ nĩ gĩa kũhuhĩra korwo ona no ũge nĩ kanyamũ o ro ũguo tondũ gekĩrĩtwo handũ kĩratathi-inĩ, no warĩkia kũtuta ũrakora yaani ũgakĩhuhĩra gĩgatwĩka nĩ gĩtĩ. Na ndĩrona ta kĩroima Caina ndikĩũĩ kana nĩgĩkinyĩte Kenya, no nĩ gĩtĩ kĩega mũno na nĩ ũrabatara ona gĩkĩ rĩ gĩtirenda maũndũ maingĩ tondũ nĩ wona nĩ kũhuhĩra. Wahuhira nĩ ũrabatara mĩrukĩ nĩ ũrabatara macini ĩyo ya mĩrukĩ na nĩ ũrabatara yaani kũrĩa ũkũiga okorwo nĩ ta nyũmba, okorwo nĩ ta wabici o kũrĩa ũkenda kũiga rĩ, okorwo ũrenda kũgũrĩra mũciari rĩ ũkamũgũrĩra na n ĩkĩrakorwo gĩ kĩega mũno. Ona niĩ nĩ ngũgũrĩra mami tondũ nĩjũi nĩ gwĩka atĩ nĩngũmagũrĩra.

Nĩ kwaga ngwatanĩro njega na Ngai, ũgakora mũndũ ũcio rĩ, ndareciria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kana nĩ brother yaku kana nĩ sister yaku kana ni mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake yaani arenda o maũndũ make rĩ, magacire no ma ũcio ũngĩ rĩ matikagacire. Na ũgakora atĩrĩrĩ ta rĩngĩ mwaki nĩ woimĩra, mwaki woimĩra rĩ handũ ha neighbour kana ũcio mũriganĩtie nake oke gũgũteithia rĩ, aroka yaani gũgũthekerera, yaani aroka gũkuonithia atĩrĩrĩ, nĩwe uma na mahĩtia tondũ mwaki ũcio ũngĩgakana rĩ uma kũ? Na nĩ ũgũkora atĩrĩrĩ andũ matirĩ na ũmenyo, ta rĩu mwaki wa ngaci rĩ mũndũ no athiĩ kũhoria na maĩ ũĩ wega mwaki wa ngaci rĩ, ndũngĩigua maĩ. No tondũ mũndũ ũcio ndarĩ na ũmenyo rĩ no ahorie na maĩ na ndoĩ atĩrĩrĩ maĩ matingĩteithia na mwaki wa ngaci. Koguo kwĩna mĩaki mwanya mwanya no andũ matirĩ na ũmenyo nĩ magire gwetha gĩthomo kĩu kana matirĩ na ũhoro kana nĩ mekũmenya kana matikũmenya matirĩ na ũhoro yaani gũtirĩ mũndũ ũrenda rĩrĩ gũthoma, gũtĩrĩ mũndũ ũrenda kũhumbũria mabuku yaani kũũrĩrĩria.

Rĩu rĩ, ingĩmũĩra akĩrehe kompiuta kana nĩ laptop arahũthĩra kana nĩ thimũ rĩu tũingĩre neti-inĩ. Twaingĩra neti-inĩ rĩ ndĩmwĩre ahihinye www dot E-citizen dot co dot ke. Nĩ wona rĩu nĩ ahihinya icio, rĩu ĩmũrehere maũndũ hau, tũmwĩre a log in a register maũndũ make mothe acoke a register rĩu part ya kerĩ onanie document ciake aciĩkĩre system ĩyo acoke a print wega acoke rĩu rĩ ahihinye harĩa hagũtũ? Hagũtũma. Na nĩgetha maũndũ macio mathiĩ neti-inĩ ĩyo ya E-Citizen na nĩgetha nĩwona aheo marũa ma kũhingũra biacara yake. Ta rĩngĩ arenda kũiga kambuni nene, kambuni ya gũthondeka iratũ, kambuni ya gũthondeka maratathi, kambuni no aige ya gũthondeka maguta ma kwĩhaka, ma kũruga, ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo ũkĩagĩrĩra tondũ nĩ egũtũmĩrwo marũa na erwo nĩ ma rĩu no ũthiĩ nambere na maũndũ marĩa mothe ũkwendaga rĩu nĩ tũgũgwĩtĩkĩria.

Nĩ ũthii wa na mbere, ũthii wa na mbere nĩ mwega mũno, tondũ nĩwona njĩra ĩyo ya kũrĩha, okorwo nĩ handũ thoko-inĩ, ona ndũratinda ũgĩtengerio atĩ nĩ kanjũ, ndũratinda ũgĩthiĩ obici-inĩ atĩ wathiĩ ũrĩha, no ũrarĩhĩra thimũ-inĩ yaku. Kĩrĩa ũrabatara no, no bundles, na ũkarĩha weega, na ũkendelea na kũruta wĩra, no ta tene-rĩ, nĩwona nĩ kwarĩ thĩna, tondũ rĩu kanjũ mokaga, na nĩ hĩndĩ wahingũra wĩra, ndwendetie no nĩmarenda mbia. Rĩu-rĩ ũgakĩona atĩrĩrĩ, hau nĩharehaga thĩna mũingĩ. Tarĩngĩ nduma na mbia, rĩu wambindwo ũtengere. Ningĩ tarĩngĩ-rĩ mũtino woka wagũithia indo ciaku, na nĩcio ũkwendagia, rĩu ona ũkarigwo atĩrĩrĩ, rĩu kanjũ-rĩ nĩmandengeria, indo ciakwa nĩciora, matikũndĩha, na nomekũnyita, na nĩgetha ndĩhe mbia icio, no nĩwaigua nĩ indo iria ngwendagia nĩciora, rĩu-rĩ tũgakĩona atĩrĩrĩ, hena ũthii wanambere, tondũ angĩkorwo mũndũ ndekuma harĩa arĩ-rĩ, na nĩgetha athiĩ arĩhĩre-rĩ, ũguo nĩwega makĩria tondũ ndegũteanga mahinda make, egũkorwo o wĩra-inĩ wake, akarĩhĩra na thimũ na nĩgetha kĩ, agathiĩ nambere na wĩra wake, na wĩra wake ũkagacĩra tondũ ndegũtinda akĩhinga mũno, ndegũtinda agĩtiga aruti

Ũyũ wĩtagwo wĩthĩ, rĩu ingĩamba kũmwonia ũrĩrĩ harĩa ũrĩ, ndĩmuonie maya nĩmo macuka, mĩrengeti ta ĩno ĩ haha igũrũ itagwo buffet rĩu ĩyo rĩ ona nĩ njega mũno ya kwĩhumbĩra gatoro nĩ kagĩraga mũno. Rĩu ndĩmuonie macuka ũrĩa mũndũ athinĩkagĩra wega na nĩgetha ũrĩrĩ ũcio na atanathinĩkĩra atanekĩra macuka macio rĩ, ambe ahurahure. Nĩ ũĩ ciana nĩngĩ nĩ ithiaga na particles kana mairio yaani irio. Rĩu tokorwo nĩ cigũkorwo igũĩte rĩu akahurahura, agacoka agekĩra macuka akamara wega agathinĩkĩra wega cuka ũcio ũkanyororoka biu, haya, agacoka akoya rĩu buffet ĩno kana murengeti akawara wega na nĩgetha ũrĩrĩ ũcio rĩ ũkorwo wĩ mwega. Na rĩu akara wega tondũ rĩu rĩ, kwĩragwo ũthondeke nyũmba yaku wega na nĩgetha kĩ? Ũkoragwo wĩ, wĩ mbere hĩndĩ ciothe.

Nĩ maũndũ maingĩ ũngĩka mwĩrĩ waku wagĩre. Ta gwĩka, kũnogora mwĩrĩ. Kũnogora mwĩrĩ rĩ haya ũgakoma na ngara ũũ, o wakoma na ngara ũgokĩra, ũgakoma rĩngĩ ũgokĩra ũgakoma rĩngĩ, ũgokĩra kũu nĩ kũnogora mwĩrĩ ndũkũnyitana na ndũkũgĩa na mathĩna ma mũnyiginyigi na ũcoke rĩrĩ no ũrĩe irio njega na maboga. Ta ndagĩtarĩ oigaga ũrĩe maboga maingĩ na gakima kanini. No rĩu nyonaga andũ mekĩrĩte ngima ĩkinyĩte kũrĩa igũrũ karĩma keho na tũnyeni rĩ no tũnini. Rĩu rĩ, ũguo tiguo ndagĩtarĩ oigaga. Oigaga ũrĩe nyeni nyingĩ na ũrĩe gakima kanini. Na no ũrĩage matunda, matunda ni mega kwanza kaba ngohũo nĩ kega na nĩ gegũtũma ũraihanĩrĩrie na ndagĩtarĩ. Ona ũngiuga atĩ o mũthenya gũthiĩ magũrũ nginya taũni, ta rĩngĩ taũni yanyu ĩĩ kiromita ta ithatũ ũguo kana ithano, ngũthiĩ magũrũ nginya taũni na njoke. Kũu nĩ kũnogora mwĩrĩ kwega mũno, ndũrabatara kĩndũ no gũthigina kwanza gũthigina nĩ kwega nĩgetha rĩrĩ indo irĩa njũru rĩ cikoima. Kũu nĩkuo kwagĩrithia mwĩrĩ.

Irio cia nyeki rĩ, nĩ citikoragwo ciĩ njega mũno thĩiniĩ wa mahiũ kĩndũ ta ng'ombe. Ta ng'ombe rĩ nĩ yendaga indo nyũmũ nĩgetha nĩ wona nyeki ndĩkoragwo yũmĩte, koguo ĩrĩo na maĩ. No kĩndũ kĩũmũ rĩ nĩ gĩtũmaga yarĩa rĩ ĩkaigua ya ngara na yangara rĩ, ĩkanyua maĩ. No nĩ wonaga rĩmwe atĩrĩrĩ nĩ yarĩa nyeki na hĩndĩ ĩyo nĩ gũkurĩte, nĩ yarĩa nyeki njigũ ni yarĩa ta thara mũigũ no ndinanyua maĩ, na maĩ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno harĩ ng'ombe nĩ ũndũ wa iria. O ũrĩa ĩkũnyua maĩ rĩ, noguo ĩkũruta iria rĩingĩ. No rĩmwe nĩ ũkoraga ng'ombe ĩyo wamĩhe mahuti maigũ, mahuti ma ngirini, na nĩ ũramenya mahuti macio rĩ mena nĩ magunyu. Koguo rĩ ndĩkũigwa yanyota, no ungĩmenyera kũmĩhe makoro momũ mahuti tarĩu watua thara ũkamba ũkahoha ũkomithia wega, na nĩkĩo wonaga andũ mekĩrĩte, mekĩrĩte silage na kũu thĩ. Makagetha magoka magatukania indo icio, magaciũmithia magacoka magacithĩa magacoka magaciga rungu, magekĩra kĩratathi-inĩ magaciga rungu magacikunĩkĩra marĩrutaga o kahora.

Mũhĩa ũcio rĩ wĩna ũigu na wĩna tũmaĩ na wĩna ta ka gas ũguo, koguo ĩngĩrĩa wĩ mũigu rĩ nĩ ĩkũimba nda, na tena nĩ ĩkũigua ndĩna nyota na tena ndĩkũnyua maĩ. Koguo no nginya wambe ũmithie na nĩ getha womithia rĩ rĩu maĩ macio mathiĩ na riũa. Arabu rĩ ũhohe wega, arabu rĩ hĩndĩ ĩyo rĩ nĩguo maũndũ marĩa mekũmĩteithia makoragwo ho na nĩ getha yarĩa rĩ, yarĩa rĩ ĩigue ya nyota na nĩ getha ĩnyue maĩ. Koguo nĩ wega kũmithia mũhia na nĩguo wega makĩria kũmithia, kũhe ng'ombe na nĩ getha yarĩa ĩnyote na nĩ getha ĩnyue maĩ maingĩ. Koguo ng'ombe nĩ yendaga maĩ maingĩ ũmĩhe maĩ, ũmĩhe mũhĩa ũniarĩte biũ, ndĩkanyue maĩ mũno, yani ndĩkaigue nĩ yaria kĩndũ kĩna maĩ koguo ndĩkũnyua maĩ, rĩu ũkamba ũkomithia, rĩu ũguo nĩguo wega makĩria, makĩria.